Gimokuongo maneno mantie gi nengo e iye ka en ot mar bank alafu aneno ndiko moro mondik ni chase bank en be en gi nengo aneno ka jii orwako lewni , aneno ka girwako wuoche aneno ka ng'ato oting'o bahasa jomoko oting'o bag alafu piny ka be otim ne cementing matiende ni ne gitiyo gi pesa kuom tiyo tijno.